Nĩ ũrĩithia wa thamaki ũrathiĩ na mbere hau iria irĩithagĩrio mũciĩ, rĩu nĩ irio iraheyo kana gũthondekwo. Iraheyo irio iria iteithagia gũikara kũu maĩ-inĩ na njĩra ĩyo yagũitĩrĩria na maratathi. Koguo igagĩcoka igatũĩka cia gũkũra na ikahũna, nĩgetha igacoka igethwo ituĩke mbeca.

Ũhũthĩri wa itaneti taũninĩ nĩ ũkoragwo wĩ mũingĩ nĩ ũndũ wa ũingĩ wa andũ, kũoguo nĩthiaga ĩkĩgũaga rĩngĩ ĩkaga nĩ tondũ wa ũhũthĩri mũingĩ na ũingĩ wa andũ, no gĩcagĩnĩ ndĩragũa mũno kũoguo ũhũthĩri ni mwega. Nĩ wĩkaga maũndũ maku wega o kahora tondũ ndĩrora ĩkuo gĩcagĩnĩ no taũninĩ nĩũgũikara ta ndagĩka cigana ũna ũgĩeterera ningĩ ĩcoke.

Nĩndĩretĩkanĩria na atĩ mbeca nĩ ikũnyihanyihia ũitangĩki nĩ tondũ cigĩtũmwo na njĩra ĩyo itirĩ moko koguo ũgũthiĩ ũtũmĩre na kĩndũ kĩrĩa ũrenda gũkĩra ciĩ moko. Ciĩ moko nĩ cirĩ magerio maingĩ, koguo ci thimũ-inĩ ũgũcitũmĩra na kĩndũ kĩrĩa ũrabatara tu ũtegũitanga. Ũkamba ũgacibangĩra ũgacoka rĩu harĩa wathiĩ kũgũra kĩndũ nawe ũkũgũra na ona wĩna mũbango ũcio. Koguo ikaga ũitangĩki mũingĩ.

Haha nĩ igũrũ rĩa mũndũ kĩũmbe, na kũmenya kĩrĩa ũreka, nĩ tondũ wahota gũkorwo we wĩkĩrĩire ũhoro wa gwĩkenia ũgatigana na mathomo, no angĩkorwo nĩ ũramenya kĩrĩa wagĩrire kũu ũrĩ ũrathoma, nĩ ũgũ nĩ ũkuoya mahinda ma gũthoma maingĩ, gũkĩra magwĩkenia.